En Yu ko kit netesetai ko kakiyilayil anyun baibushek anan teirishek cheyechen akochemengechen chechang yigan kokeyilatil ibangan kongeten nemingin neon akoik nemingin chukan kora konyalu koib ngungunyek tugul kongeten neon akoi nemingin yegarinyit ngungunyek akinde tuguk chukan ngungunyek chekororon cheyamegei ak tuguk chemache imin yegarinyit anyun irangi bek ngungunyek chukano akimin anyun ingwek kotiyengei ak tuguk chikemai simuch iminchi

En bichait kokabar anyun kwanyik bik somok Chemiten koyae baishet icheket koibe anyun kakayat kot agenge en korik chelelach akoyat agenge en ak kokanam anyun Koba kondei Koi Gano anan kokacheru akokabar Kole kot anyun netam kebaishen ko kot netam koyae anyun tuguk Chu

Yan karimin tuguk Baishonik guk en green house imin kosib lainit akindeyate suswek anyun lainit ab tuguk chukano baishonikan koraa koindeyate baibut ab bek kosib baishonikano sikonget baibut nikano kotaret kokachin bek anan ko kerchek baishoni nikan nikokemin

Ba kamanut anyun ribset ab nego en gaa ak Bart ab nego amun yangakwamis kobiyoso koyechekit amatkomiasa yekakoechekitun komuch koiyaso akobaishen iyam koik amitwagik iyeny Akiyam amitwagik anan iyeny akitya iyalde en soket akisivh rabinik kochanga chukan imuche iyalde en indonyo akisicha rabishek anyun

Ba kamanut anyun ribset ab tuga Ara amun tuga kebaishen ketemishen anyun koraa komuch keyalda akesich rabishek wui keyeny tuchu akitya keyam bendo ak amitwagik ak benyikano akeyalda en soket

En bichait kokabar anyun tiangik ab tumin komiten kwagetos ak tuga ko kit nekamilan kwagetos koyen bek ako tot kotaret bek tuchuton kora kwamen suswek anyun tuchugan koraa kot kwam tuchu anan kokachin anyun mianwagik anyun tuga

En bichait kokabar anyun ingokiet ak arek chik koraa komiten komiten tirita. Ab nego ngerorik imuche korwai nego chuton akitya kotiech anyu arek chuton koraa kot konyo tyany anan taritik akwam arek Chuba ingokiet

Netai ibale keringet kineu ainet ak yekaribal keringet nigan isemenden anan inde selele yekarinde ibakach korobon konyi bek anan inde bek iterektai bek Koba konyi ak yekakonyi anyun inde inchirenik chekemache anyun irib ak yegarinde inchirenik anyun inde Barak netit netit nikano kosimabwa tiangik anan ko taritik ab tuminyache konyo kokwai anyun inchirenik chekokende

Inager baishoni agere melishek ako bik chikanyi akoibate kiraok kokakoib anyun omeno ak injirenik chemengechen en ainet akoba koram akonde melishek Chu ak icheket kotinye indoishek koramu anyun injirenik chukano ak omeno en melit konda tabandab ainet sikonda anyun

Yekimine anyun kochekiyale kenyor kemine konyalu ko choton chekikenet bik anan chekimakin gei anan alak ko phosphate anyun koyache kochoton chekororon chekimine koraa ko kerchek chekibiten anyun konyalu ko kerchek choton cheyamegei

Eng pichait ko kebor anyun chito ne kakolachgei ak kotuchgei ak netit inendet komitei legemet kotab segemik komite kotab segemik kokakoyat anyun kocheru anyun kumik inendet koyote agengagenge kokwou anyun kumik eng kotab segemik.

Kit nemachome boisioni ko koibei kasarta neo ibe anyun kasarta neo kitut anyun logoechu eng nguny kora kengetei, kengetei amu mara ituti mbaret neo ako asista kololei, kora komoche kimnatet neo simuch anyun itut che yomeigei.

En bichait anyun kokabar kandoik ak koagenge ko Chito netemishe nekaib anyun baishenyin kaib anyun baishenyin sukuma konyo kwatochin bik amune akone kit netot keyai sikotesetai sukuma inendet konete bik akoba oletot keyai ak tuguk chetot kewal sikotesetai sukuma asikorurio sukuma komie

En bichait kokabar anyun bik lo bichu mut konetabanu taban komatinye kitabut ko kandoindet inendet kondochin ichechu elekakiyaita Baishonik inendet kosaisoni akomwachi olekitestai ak ilekiyoitoi Baishonik ak NE kit nemanyalu keyai

Iteme anyun imbaret ko kararanit yon karitem ibalate keringoik yan karibalate keringoik chukan nyoimin anyun ikwechu, yan karimin anyun iker ile kemine phosphate anan ko si korurio ko kororenitu, kora yan kokoechekitu kesembeshi anan itutchi yan karitukji ibik kora ak kerichek asi mamienso anan kobar tiongik che kokonam anyun eng kabingut.